Gima biro ipacha kaneno punda, en ni tijni tije mitiyo kode en mag ting'o msigo ahinya e bombe ekindeno endo mar liel nitiere inyalo ting'go yien, iting'go tandaruwa bende inyalo ting' go nyaka pi. Ahinya itiyo kode eting'o msigo ahinya pi ,pi ekindego eko mabende ntiere nyasi egweng'. Punda bende itiyogo mar kelo omenda. Inyalo usogi mondo mondo mi iyud omenda. Koro mano e gima biro e pacha kaneno punda.

Mondo mi warit ngimawa, nitiere gik mathoth madwarore ahinya. Mokwongo, gimadwarore ahinya en chiemo makare, chiemo mowinjore. Mano chiemo e kidienje go eko mopogore opogre. Mar ariyo, gimadwarore ahinya e ngimawa en timo orako, timo oako mano bende konyo ngimawa ahinya mondo mi warit ngimawa. Mar adek, mondo mi warit ngimawa ok owinjo wati koda yedhe mamero jii niwach mago ketho ngima. Mar ang'wen, owinjo walam Ruoth Nyasaye kendo en moritowa e kinde duto nyaka wabed gi luor ne Ruoth Nyasaye mago e gik madwarore ahinya e ngima mondo mi warit ngima wa